Naivasha na Naikuru nĩkuo kũndũ kwega kwa bata thĩiniĩ wa RiftValley, andũ mangĩthiĩ gũcera. Naivasha nĩmathiaga gũcera nĩũndũ wa kuona kĩhunguro kĩa ngoma nĩkĩo gĩtagwo na rĩtwa rĩngĩ Hell's Gate. Gũkoragwo na mĩkuru mĩingĩ mũno. Kuũ andũ nĩmakenaga magĩthiĩ kũgera mĩkuru ĩyo, kuona kũrĩa maĩ marĩa mokaga hĩndĩ ya mbura, hena njũĩ cihomaga hĩndĩ ya mbura, mathiaga kwĩrorera mĩkuru icio makambata. Nakuo Nai nakuo Naikuru andũ nĩmathiaga iria-inĩ rĩa Naikuru kuona nyoni nyoni iria thaka hĩndĩ ĩrĩa ciĩkuo na nĩcimakenagia mũno nĩ ũndũ wa ũthaka wacio, nĩgũkorwo cikoragwo na maroro merũ na mairũ, ũguo andũ nĩmakenaga mũno rĩrĩa marerorera nyoni icio.

Mũrĩmi ahanda matunda make ma ngonjeti aitagĩrĩria maĩ na akarĩmĩra, agacoka ageterera makũre. Oho ndaikaraga ihinda rĩnene, agacoka thĩiniĩ wa mũgũnda wake kũrora itunda rĩrĩa rĩkũrĩte. Nĩ amu ngonjeti ciothe itikũranagĩra, agathiĩ akĩrutaga ngonjeti iria ikũrĩte na nĩ getha aciamũranie na ikorwo ciĩ njega. Agacoka oho agathiĩ akarora iria thece agacieheria, tondũ ngonjeti ĩngĩkũra mũno ĩtunguhe nĩ ĩthecagwo na ningĩ ona yatunguha mũno ndĩkoragwo ya gũtwarwo thoko. Ũguo kaingĩ na kaingĩ nĩ wagaĩrĩirwo wĩ mũrĩmi ũgathiaga mũgũnda waku wa ngonjeti gũcagũrania ngonjeti ĩrĩa njega na ĩrĩa thece, nĩ getha onawe ũgĩtwara thoko ũgatwara itunda rĩega rĩigananĩire na rĩtarĩ na maroro.

Mombatha, Nairobi National Park, ona Maasai Mara, icio nĩcio icigo iria kaingĩ igucagĩrĩria agendi gũka gũciĩrorera. Mombasa andũ nĩ makenagio nĩkuo tondũ nĩ mathiaga gwĩthambĩra, na makerorera kũu, nĩ amu gũkoragwo kũrĩ kũhiũ gũkĩra kũrĩa kũngĩ. Kuũguo agendi rĩrĩa mokite mauma kwao, nĩ makenagio nĩ rĩeraa ríĩ kũu tondũ kwao makoragwo maumĩte heho-inĩ. Woka Nairobi Animal Orphanage, nĩ monaga mĩthemba ya nyamũ itiiganĩte, na nĩkĩo nĩmakenagio mũno tondũ ikoragwo kũu mũtitũ, ũguo ona mũtitũ, karũhuho ka mũtitũ onako nĩ kamakenagia. Wona athiĩ Maasai Mara nĩ mendete mũno gũthiĩ kũu nĩ ndũ wa gũthiĩ kuona ngurubu ithano cia nyamũ iria nene. Na mũno makĩria, hĩndĩ ĩrĩa nyamũ iratũrĩkanĩria ĩgĩtuĩkanĩria rũĩ rwa Mara ciumĩte Kenya igĩthiĩ Tanzania.

Gĩcigo kĩa Rift Valley nĩ gĩkoragwo gĩkuuĩte ndũrĩrĩ nyingĩ na itiganĩte, tondũ nĩkĩo gĩcigo kĩrĩa kĩnene, kiumĩte rũngongo gĩikũrũkĩte nginya Tanzania. Ũguo gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley, arĩa makoragwo marĩ aingĩ kuo nĩ Kalenjin na Maathai. Icio nicio ndũrĩrĩ iria nyingĩ thĩiniĩ wa Rift Valley. No ona ndũrĩrĩ ici ingĩ itiganĩte onacio nĩ cikoragwo cigĩikara gĩcigo-inĩ kĩu kĩa Rift Valley . Nĩ amu ona mĩmathĩre ona kana gũkoragwo na ũkũria wa irio ta mbembe, andũ nĩ mendete mũno kũu, tondũ ona Gĩkũyũ kĩingĩ nĩ gĩathire kũu nĩ ũndũ wa kũrĩma. Tondũ gĩkũyũ nĩ kĩendete mũno kũndũ kwĩna mĩgũnda mĩnoru nĩ ũndũ wa ũrĩmi wa irio. Nacio, no Maathai mendete nĩ ũndũ wa mahiũ mao.

Andũ makĩruta wĩra marĩ hamwe na marĩ aingĩ nĩ macenjanagia meciria, nĩmakũranagia, nĩmataranaga ona ũgĩ nĩmaheanaga o enyewe tondũ hĩndĩ ĩrĩa maambia gwĩka ũndũ, o mũndũ arehaga meciria make kana akarehe mawoni make. Makamathukia makona nĩ marĩkũ megwĩka kana mekwambia na ũndũ ũrĩkũ gũkĩra mũndũ e wika. Na marigĩrĩria magekora maũndũ marĩa marekaga nĩ moya ihinda inini rĩa mathaa gũkĩra ũrĩa mangĩoya thikũ nyingĩ mũndũ arĩ wika, na makona mena maumĩrĩra mega mũno thĩini wa mawĩra marĩa mararuta nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri ũrĩa menaguo.

Rũrĩrĩ rwa Cumarĩ nĩruo rũrĩrĩ rũrĩa rũtarĩ rwateyanĩria ũndũire wao tondũ nĩ matũrĩtie ũndũire wao nginya kwa mũhiano, no ũmenye mũtumia kana mũirĩtu gũkĩra ndũrĩrĩ irĩa ingĩ tondũ mĩhumbĩre yao nĩ mĩtiganu. Oho ũngĩmaringithania tene nĩ kũrĩithia nĩ mekĩrĩire ũhoro wa kũrĩithia na rĩu nĩ matiganire na ũhoro wa kũrĩithia magĩũka mabiacara-inĩ. Na nĩ andũ makoragwo manyitanĩte mũno na nĩmakũranagia na matikoragwo rũrĩrĩ rũu rũtirĩ ũiru. Nĩ moyanaga igũrũ mũno andũ ao arĩa marĩ thĩ. Oho andũ nĩ mathomithirie ciana ciao tene matiathomaga. Mwana akũraga anengeretwo rũthanju akarĩithie, no thikũ ici nĩ wonaga nĩo mekĩrĩire mathomo. Kuona atĩ nĩ matũaraga ciana ciao nginya ma yunibacĩtĩ nginya magatuĩka anene agũthurwo mabũrũri-inĩ.

Yunibacĩtĩ ya Tom Mboya nĩyo Yunivasĩtĩ ĩrĩa njerũ na nini thĩinĩ wa mayunibacĩtĩ ma mũingĩ. Na nĩ wega gũthomitagĩria ciana ciao kũu tondũ ona nĩ ciheanaga makothi matiganĩte. No aciari thikũ ici nĩ monaga nĩ wega mũndũ gũthomithĩria mwana wake yunibacĩtĩ ĩrĩa ĩĩ hakuhĩ nake tondũ nĩ metigĩrire haro irĩa ciumanaga na ũkabira. Ũkona mũciari rĩrĩa atwara mwana wake kũraihu kũngĩgĩa ngũĩ mũciari ũcio ndararaga toro tondũ ndoĩ mwana wake akomire kũ. No hĩndĩ ĩrĩa amũthomithĩria yunibacĩtĩ ĩrĩa ĩĩ hakuhĩ nĩ amenyaga mwana wake ona kũngĩtukĩrĩrwo atia nĩ egũkinya. Ũguo andũ aingĩ nĩ monaga nĩ wega mathomithĩrie ciana ciao ma yunibacĩtĩ marĩa mamarigicĩirie gũkĩra mamatũare yunibacĩtĩ ya Tom Mboya, na nĩ njega ona gũtuika ĩĩ kũraihu nao.

Andũ mahũraga mbica indo ciamakinyĩra arĩ ũira wa kuonania atĩ nĩ amũkĩra indo icio. Kana nĩ amũkĩra indo icio no nĩ cirarĩ na mahĩtia. Indo irĩa mũrandũmĩire nĩ iratumũrĩirwo njĩra na ĩranginyĩrire ciĩ ndumũre. Ũguo nĩkĩo wagĩrĩire kũhũra mbica nĩgetha ũngĩkorwo wĩna mateta no wonanie ũira mũtheru wa kuonania atĩ indo irĩa ndĩramũkĩrire ũrĩa cirahanaga. No ũtarĩ na mbica ona ũngĩkorwo mũrigo ũrĩa ũrantũmĩirwo wĩna thĩna, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩiguĩrwo tondũ ndũrĩ na ũira wa kuonania atĩ indo icio ũrĩa ciragũkinyĩrĩire cihana.

Tekinoronjĩ nĩyokire kũhũthia maũndũ maingĩ mũno, mwena-inĩ wa mũkinyĩrie wa ũhoro. Wonaga angĩkorũo kwĩna ũndũ andũ marenda kũmenyithio thĩiniĩ wa bũrũri, nĩ kwanĩríĩwo wanagĩrĩrũo nenda-inĩ cia mohoro na andũ magatuĩka magakinyĩrũo nĩcio o mũthenya, gũkĩra tene ũrĩa andũ mahũragĩrwo marebe. Ningĩ ũhoro wĩgiĩ mbiacara, andũ nĩ mahũraga mabiacara me nyũmba kwao. Ũkona mũndũ nĩ arũta mbiacara na mũndũ wĩ bũrũri wa nanja na mbiacara yake nĩ ĩrathiĩ nambere. Handũ hangĩ nĩ ha ũhoro wa kũruta mawĩra, wonaga mũndũ nĩ araruta wĩra e nyũmba gwake, gũkĩra ũrĩa andũ tene mathiaga kũndũ kũraihu ta na mataũni-inĩ kũrutĩra wĩra kuo. Ũguo wĩra ũrĩa ũngĩruta wĩ taũni kana wĩ nyũmba, ũkona nĩ ũrakinyanĩria nĩ ũndũ wa tekinoronjĩ ĩrĩa ĩkuo. Ũguo nĩ yokire gũtũcenjeria mĩtũrĩre wega, na ĩgatũhũthĩria maũndũ maingĩ megiĩ mĩrutĩre-inĩ ya mawĩra na mabiacara.

Mũgũri wa ng'ondu aheagwo mũkanda agũra ng'ondu nĩ ũndũ wa kũmĩoha kũgũrũ, ahote kũmĩtũarithia na mbere na ahote kũmĩinũkia nĩ ũndũ wa mĩkuĩre. Tondũ ng'ondu rĩngĩ no ĩgũkĩrie ihenya no rĩrĩa ũmĩohete kũgũrũ na kamũkanda, we ũkũnyita kamũkanada. Ũguo ona yatua gũthiĩ kana gũthiĩ mũgũnda kwene nĩ ũkũhota kũmĩgucia na ndĩkũrĩa irio ciene, gũkĩra ũrĩa ũngĩmĩtũara ĩtarĩ na kamũkanda. Ningĩ ndũrĩrĩ-inĩ nyingĩ nĩ akoragũo arĩ ũndũire, waheo kamũkanda we nĩwe watuĩka mwene mbũri ĩyo. Ũguo yonanagia arĩ rũri rwa kuonania mbũri ĩyo nĩ yaku na nĩyoimana na mwene tondũ nĩ warĩkia kũmĩgũra.

Nĩ wega na he bata wa kwĩra mũgũri mawega ma indo irĩa ciendagio matuka-inĩ. Tondũ wa mbere nĩ agĩrĩirwo kũroraga mweri wa kĩndũ kĩu gũthũka kana nĩ gĩkinyĩte mũico na mweri ũrĩa gĩathondekirwo. Tondũ wahota kuona rĩngĩ nĩ magũraga indo nyingĩ gũkĩra na andũ arĩa na ũingĩ wa kĩndũ kĩu kana ũrĩa kĩrathiĩ. Ũkona agũra indo nyingĩ na tiguo cirathiĩ agũri ti aingĩ kana arĩa marabatara nĩcio ti aingĩ. Ũgakora nginya nĩ cithũkĩire matuka-inĩ mao. Ũguo nĩ agĩrĩire kuonithio wega wa kũroraga rĩrĩa aragũra, akaroraga mũno makĩria mweri wa kĩndũ wa mũthũkĩre wa kĩndũ kĩu.

Magĩrĩirũo gũkorwo marĩ atheru, magacoka magakwarĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, mategũkwarĩria na njĩra ya gũgũcinũra, na hĩndĩ ĩrĩa magũkua, magagũtwara kahora mategũgũteng'eria. Na makona atĩ nĩ magũkinyia ngĩnya kũrĩa we ũrenda, gũkĩra gũkũiga njĩra na matinagũkinyia kũrĩa we ũrakinya. Hĩndĩ ya mbura nĩ magĩrĩirũo gũkorwo na iburi na ni getha ũgakorwo ũkĩĩgitĩra mbura nĩ getha ndũkahehe, nĩ getha angĩkorũo gwĩ kũndũ ũgũthiaga kũndũ ta mĩcemanio-inĩ, ndũgathiĩ wĩ mũigũ.

Rĩrĩa mahe andũ arĩa mamaceragĩra iheo nĩ kũgucĩrĩria makoragwo makĩmagucĩrĩria na njĩra ĩtiganĩte. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa wamamũkĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũkamatũnga na rũario rwega. Ũgacoka rĩrĩa maraikara kũu gwaku makiuma mĩkawa ĩyo ningĩ nĩ ũramahe iheo, nĩ gũkorwo ũrakorwo ũkũmagucĩrĩria . Na rũciũ nĩ magacoka kũu kana ona mathiĩ matambia ngumo ya mũkawa ũcio waku, na wonage andũ aingĩ nĩ marenda gũkaga kũu gwaku tondũ nĩ ũramacokeria guoko, kũringana na ũrĩa maikara kũu gwaku na motungata marĩa ũkũmatungata namo.

Magunĩkaga mũno tondũ rĩrĩa mamathomithia, nĩ mamateithagĩrĩria mũno na mĩrutĩre-inĩ yao ya wĩra. Tondũ wahota kuona hena mũndũ wa kũu nja ũrokaga kũhe kambuni yao wĩra, na rĩu makoya wĩra ũcio magatũara kũndũ kũngĩ, tondũ arĩa mamandĩkĩte matirĩ na gĩthomo kĩu. Ũkona mbeca irĩa mararĩhwo maroya makarĩha nakũrĩa nĩgetha mahote kũrutĩra wĩra ũrĩa na mahote gũcokeria ũyũ wamahe wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩriire. Ũguo wona wĩra wamakinyĩra nĩ o marerutĩra, gũkĩra gũtwara kũngĩ ũkarutĩrwo kuo wĩra-inĩ mamarĩhe mbeca ingĩ kuuma mĩhuko yao.

Bengi nĩ iheanaga maũteithio matũra-inĩ marĩa mamarigicĩirie. Mũno makĩria kũngĩkorwo kwĩna gĩkundi gĩa ciana iria irogotagwo nakũu matũra-inĩ kana mabarabara-inĩ, igacokanĩrĩrio ikaigwo hamwe, kana ciana iria ikuĩrĩirwo ikaaga arori ao, nĩ matwaragwo ikundi-inĩ ta icio. Mabengi nĩ manyitanagĩra nao makamatwarĩra irio na makamatwarĩra nguo. Na he hĩndĩ mooyanaga magathiĩ gũtinda makĩmathambia na gũthaka nao kũu, o na ningĩ nĩ mathiaga macukuru marĩa me hakuhĩ, makamatwarĩra maũteithio, ta tũtaurũ twa airĩtu, o na kũmahe mabuku. Na ningĩ nĩ maroraga mũno mũno o na andũ arĩa akũrũ na arũaru makamahe maũteithio matiganĩte arĩ ta gũcokia guoko kwĩ mũingĩ.

Ũndũ wa kũririkana ũrĩa ndíirikanaga nĩ atĩ, twathiĩte mĩkawa ĩno mĩnene tũgĩtia cai tũkĩreherũo cai, niĩ macani rĩ, cai ndwarĩ na macani, no haha gathani-inĩ hena kamacani kanini ge karatathi, ndoire kamacani kau ngĩtumũra ngĩitĩrĩra macani cai-inĩ ngĩiga karathathi thĩ ngĩkoroga. Ndĩharĩirie gwĩtia gacungi ũrĩa twarĩ nake ngĩona nĩoya kamacani gake agĩikia cai-inĩ wake na agĩkoroga na ũkĩnyita. Ũguo niĩ nĩ gũconoka kũrĩa ndaconokire ona gacungi ndietirie ndanyuire cai wakwa wĩna macani mau nĩ ũndũ wa kuona nĩ ngũthekererwo nĩ andũ arĩa angĩ, na ndinamenya ũrĩa ndeka.

Kwarĩ mũthenya wa thigũkũ ya Christmas , twatigĩtwo na mwarĩ wa maitũ, tũrugĩre andũ na arĩa angĩ magĩthiĩ kanitha. Tũkĩruga irio ciothe na igĩtuĩka nĩ ciahĩa, kĩndũ twatigĩtie no gĩtowero. Gĩtowero twaigĩrĩra riko, o rĩrĩ kĩahĩa, tũkiuga nĩ tũteng'ũre, mwarĩ wa maitũ akinyire gĩcinga na gĩgĩtuĩka gĩa kũgũtha thaburia, na gĩtowero gĩothe gĩgĩitĩka thĩ. Ũguo twarogotire waru na nyama tũgĩcithambia tũgĩcikaranga rĩngĩ, ndũkende kuona úũíĩ ciacamaga kũgagaya, tondũ indo iria ciothe twekĩrĩte cia kũgemia nĩ ciatĩkire ciothe thĩ, na tũtiarĩ na nyama ingĩ, na tũtiarĩ na ũndũ ũngĩ tũngĩekire. Ũguo thigũkũ ĩyo tũtũrĩte tũmĩririkanĩte mũthenya ũcio tndũ tuokire tũkĩrũo nĩ irio irĩkũ tũrugĩire andu, kaba tũngĩthire kanitha.

Kuma tene, Ũganda na Kenya matũrĩte mang'ang'anire gacigĩrĩra ka Migingo ke mwena ũrĩkũ. Ngĩnya gũkoragwo na haro nene gatagatĩ ka ahũri biacara a thamaki makiuga thamaki cia Kenya nĩ irategwo nĩ andũ a Ũganda, nao andũ a Ũganda makauga nĩ irategwo nĩ andũ a Kenya. Andũ ahũri biacara Kenya mathiĩ gũtega thamaki, ũkoraga nĩ manyitirwo nĩ thigari cia Ũganda na makahingĩrwo, nao andũ a Ũganda makahingĩrũo Kenya. Ũguo matũrĩte na haro nginya ndĩrĩ yathira, na arĩa maroraga mĩhaka nĩ maroraga mĩhaka, no ona mauga ke mwena wa Kenya kana Ũganda andũ matirĩ maiguanĩra, tondũ gũtirĩ andũ mendaga kuona atĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mwathiĩ na gacigĩrĩra kau, nĩ Kenya kana nĩ Ũganda, ũguo ngũĩ citirĩ ciathira nginya ũmũthĩ ũyũ.

Wagi wa mawĩra thĩiniĩ wa mabũrũri, wa bũrũri nĩguo ũcũngagĩríĩia ũndũ ũyũ wa andũ ethĩ kũĩingĩria na ikundi citarĩ cia mawatho, tondũ mathomete na matirĩ ũndũ mareka nĩ magire mawĩra. Ũguo thirikari ĩngĩmahe mawĩra, kana macokie mawĩra marĩa matũire kuo tene mawĩra ma moko ma andũ ethĩ ma gĩtheragia matũra-inĩ mabarabara ũndũ ũcio nĩ ũkũmaiga mena ũndũ mareka, na matirĩonaga hĩndĩ ya gũĩtana makaumĩra gũthiĩ kũrũrũngana kana kũhenerereio nĩ ateti makaheo mbeca, magathiĩ gũtuthũra ngũĩ kũndũ gũtiganĩte, ũguo ũhoro wa gũthambagia ngari, nĩ ũteithagĩrĩria na ithenya rĩnene mũno. Nĩ ũndũ wa kũmagucĩrĩria kwaga gũtuĩka ũndũ matarĩ mareka na tondũ he ũndũ mareka matingĩkora magĩtukana na ikundi ta icio.

ĩĩ matinga nĩ marehete mogarũrũku mũno na mũno thĩiniĩ wa ũthondeki-inĩ wa barabara Kenya. Tondũ nĩ mararuta wĩra na haraka gũkĩra ũrĩa mũndũ angĩthie, kwĩna ũrĩa ũreka nagĩciko na ũrĩa ũngĩ na hũma, ũguo nĩ ĩrehete wĩra ũhũthe mũno makĩria. Wĩra ũyũ ũrahotekeka tondũ arĩa mahetwo kandarathi nĩ maraheo mbeca ikinyanĩire na mbeca makaheo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na mbere nao makahota kwandĩka matinga maingĩ biũ matiganĩte , hena rĩa kũmira tĩri hena rĩa gũtukania, hena rĩa kwenja na hena rĩa kweheria tĩri, ũguo ũkona hĩndĩ ĩrĩa mau mothe maitwo bara, wĩra nĩ ũrahota kũrutĩka na ihenya mũno nĩ ũndũ wa mbeca tondũ cirĩ kuo. Arĩa maheo kandarathi nao magekĩrĩra kĩyo wira-inĩ wao.

Kaingĩ na kaingĩ, andũ nĩ makoranaga na maũgwati matiganĩte ma nyamũ cia gĩthaka, mũno makĩria rĩrĩa marahanda irio ciao. Nĩ ũkoraga nyamũ icio rĩrĩa cioimĩra nĩ mathũkangagĩrio irio cia arĩmi na magacoka ikamatwara hathara nene mũno. Rĩngĩ kwĩna ahũri a biacara moimagaraga ũtukũ gũtwara indo ciao, thĩiniĩ wa mabiacara-inĩ nĩ getha ikinye njerũ kĩroko rĩrĩa kwagĩrĩire, no magĩthiĩ na bara nĩ macemanagia na nyamũ icio rĩrĩa citahingĩirwo igatuĩka cia kũmoraga kana cia kũmoinanga thĩiniĩ wa mĩĩrĩ yao. Ũkona maũndũ ta mau nĩ maracũngĩrĩria mogwati maingĩ thĩiniĩ wa andũ.

Nĩ ũramahũthĩria wĩra mũno mũno makĩria, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mena maihũria matinga bara maramakĩra, marori ma gwĩkĩra gĩko magũkua gĩko, matinga mau nĩmo maratũmĩka kũmabokerera gĩko kĩu ngari-inĩ ciao, gũkĩra ũrĩa andũ maroyaga makũnia magekĩra magĩonoragia ngari-inĩ yao, ũkona nĩ maratinda rĩngĩ mũthenya mũgima hau mangĩkaihũria rori iyo tondũ maratũmĩra moko. No rĩu hĩndĩ ĩrĩa hena itinga rĩramateithia gwĩkĩra rĩrekĩra na ndagĩka nini mũno, na ũkona wĩra ucio nĩ wahũthĩrio wĩra na nĩ warutĩka na ihinda rĩrĩa kwagĩrĩire.